Konyoietab kiagik kobo komonuut en kokwet agetugul amuun kiagik choton chetiege pik sikonyor amituogik en Kila ak kila ak rabisiek kora, ko en nito konyolu kinet bik ole kiribto kiagik ak Yoon ka miaso ko elekinyoita. Amuun en noton kochang sugulisiek che terteren cheibu anan cheikoito konetisietab konyosietab kiagik. Sugulisiek chuton kokoita kanetisisiekab konyosietab kiagik. En komosuek cheterteren chebo emet . Sugulisiekchote ko cheuu , sugulit nebo kabianga, sugulitab barak noton nebo igaton ih ak sugulitab barak noton nebo Nairobi, sugulitab barak noton nebo Nairobi, sugulitab barak noton nebo jomo Kenyatta ak alak chechang at kinaam kemwa chuton komabeku amuun Chang ochei sugulisiek chuton ko yukakonet akobo kiagik kokoito kadit noton neboru kole koitar konyosietab kiagik

Olietab mobuget agenge nebo makaa en ndonyo ne nekit ak anee ko kioldoo eliput agenge ak bokol oeng, kikwo barak missing olietab makaa en ndonyoisiek anan en ndonyo nerubegee ak anee en kenyisiek chekakoba kong'eten kenyisiek mut kole elekitam ko kioldoo olietab silingisiek bokol sisit. Ko kikoyaak kouniton amun changa tuguk chekikoyaak en emet cheyoe oliet koba barakiat. Netai kit neyoe oliet kwo barakiat ih ko kokwo barak missing tuguk chekiboisien en kila ak kila choton ko chekimokyingee asikobit kiomis en kila ak kila ak noton ih koyoche kotes oliet ak ichek biik cheoldoo makaa asikobit koityi koal tuguk choton ak ichek ak koker kole koomis en kila betut. Kit age kora nekokoyai kwo barak oliet ko loindap osnosiek yoton chekibelen makaa, loen osnosiek chekebelen makaa en olinyon ako en noton ih koyoe olietab makaa kwo barak en

En kasarta nekiyoche anetgee kit nelel kemiten ak kipsomaninik chechang ih ko ki olikinyet kitosomoni en sugulit ab barak nekiomiten en kasaraton ole kimiten kipsomaninik cheterteren ako kitinye aketugul kokwoutietnyin akobo kinetgee tuguk chelelachen cheimuch koib terchinet ak wolutik en kokwet nebo bandaptaa kora en kokwet. Kikiyom ketoun kit nelel anan keibun kit nelel en kokwet ngandan makisulde en noton ih kokikityem akoi olekikimuchi ko nguni amun kikebesye ak kipsomaninik choton ih komatokoyaak anan komugak keyai kioton ako kichang uinwek chekikibune asitya komakisulde keibun kioton nelel en kokwet uinwek chekikibun kochoton cheu kimoketinye chepkondok cheyomotin asikisuldaen kioton nelel nekikimoche kechop sikoib wolutiet en kokwet ak kora terchinosiek chekikitinyengee echek koki kipsomaninik ko kiik kora uinwek chekikibun

Sobetab Kila betut komache banganutik cheterteren. Chechoton ko boto rabisiek tuguk cheterteren kyoe en saiti en sobeng'u. Konoton koyoche kebchechi rabisiek tuguk chebo komonuut ak chemobo komonuut. Abuati ayoe kounitet en betusiek tugul cheomoche aal kinekibo silingishek elibusiek taman Ako kiatache rabisiek tuten en boisiet nekiyoe ko amuun en noton kokiyoche abchechi rabisiek kotuten kotuten Yoon kakilibanan chebo arawet, yeabchechi kounitet ak kiamuch anyit rabisiek choton en kasartab arawek loo. Abchechini rabisiek chuton kiatoche en Kila arawet ak en betusiek AP let ko kiamuch aal kiotet kiamoche nekibo komonuut akiamoche asikotoretan alang'unenge kora en sobenyun koingunon koyache kebchechi rabisiek asikobit kial kit nebo komanut akenyorchike kit nekokimoche

Walutiet walutietab aliet en emeet kokikowalak kokikowalak anan eletam aburtai en betusiek chekikoba en olekitam ko mii ng'uany aliet nebo tukuk. Waletabke nebo aliet en emeet kokikoib uuiniek chechang chebo kipkosobe en betusiek chebo nguni ngamun ih yoche koborchi ke chito kosich amituakik chemoe en Kila ak Kila askoker kole kitestai inendet en boisionik chik chebo Kila ak Kila ko en noton ko kikoyai ko chirityo biik amuun en alietab tukuk chekiboisien kichirite amuun sikenyor robishek chekiboisien ak ye kinyor rabisiek choton kora kobegu kochakien ke amuun kokoba barak alietab tuguk ko noton koburet ngamun uui kesich akot kasarta kesuitat kisuetate anan kichenge rabisiek. Ko asianaita waletabke nekiwalk aliet ih ko kichenge mung'aret nyun akotao ko inguni ko kokonam lain

Kiagik ko tiong'ik chenyolu keribe missing en kokwet amun konu amitwogik ak rapisiek chekimuch keboisien en sobetnyon nebo kila ak kila ko kounoton any ih konyolu keribe chametabgee nebo kiagik ak elekiyoitoo ni ko keyoe en ortinwek cheterteren netai konyolu koburen eletilil icheket monyolu komur eleburen ih asikobit kokon anan kokonech tuguk chekimokyingee asikeboisien, kou ngunon ngokenik ih koyoche kibukyin korik kwak ak kerib kotililekitun ak kinaga beek ak sikobit kokon tuguk chekoron cheu maaniik amokosoni kora tuga kora koyoche kerib kou ngunon nyolu kebite tuga kila wikit asimanam kerbesik tuchaton ak kerbesik chuton kora kokulen korotik tuga kobose korotik ab tuga ak yeyai kouniton ko imuch komian tuga ak yekakomian ih kobose chego chekisigen tuchuton kora ko ngunon ih konyolu kerib chametabgee nebo

Chang kewelutik cheinyorchinigee en ribetab kiagik ako nyolu kenai elekiwolundo aketugul ako en noton ih ko kewelutiet netaa anan kewelutiet neoo ko kewelutik choton chebo mionwogik chebo kiagik, mionwogik chebo kiagik koimuch koib asenet neoo en kiagik cheterteren konam tuga, ngokenik, nego ak alak chechang. Ko ngunon ih konyolu kerib kiagik amanam mionwogik ako elekiyoitoo niton ih kokechanjan kou tuga kechonjoni tuga asimanam mionwogik cheterteren choton chekimuche keter. Chemokichonjoni kora koimuch kikochi kerichek anan kinya yan kanam mioniton kotesentaa chametab gee nenyin kiagik choton kou ngunon ngokenik kora ko nan koit miondo nekikuren amalda ako ngonam ngokiet agenge konomdoo ngokenik alak tugul ko noton ko kewelu kewelutiet neoo en baet ab ngokenik ako nyolu kewol niton ke kikoi ngokenik kerichek asimanam mioniton bo amalda

Kiagik ak minutik ko tuguk chekiboisien en Kila ak kia. Ak en noto koyoche kerib tuguk chuton ndamuun konech chebkondok chekiboisien en Kila ak kila, kiagik kora koyoche kerib en minutik amuun ngot komakirib kiagik komie ih konyasin kakoam minutik chekelene asimuch ialde anan ko siam akot ko tor kokikoib asenet ko noton ih nyolu iribe kiagik cheterteren kou bandek, anan ko inguek kora . Kiagik konyalu kerib amonam mianuogik cheterteren akikiyoekoiniton kikochin kerichek anan kechachani asimanam mianuogik chuton akeker kele tindoo chametabke nenyuan kiagik chuton. Minutik kora koyoche kerib simoib asenet en tiong'ik cheterteren cheuu kiagik anan ko tiong'ik alak. Cheimuch kiam minutik chuton, Ako minutik chuton keribe amachang'aa makuekue en orinywan asiyaechekitun kokonu rurutuk chekororon missing.

Kipagenge neinyumnyumi lipanet nebo sipitalishek en emetab Kenya nekikure SHA kotindo keljinoik chechang missing en bikab Kenya amun pendii bikab Kenya sipitali kobose bilit noton nebo sipitali ko niton nii kotoreti bik amun en rabishek chekotoliboni bichoton en sipitali. Korasirgee en kipagengeit niton, inyumyume rabishek chekiliponin en sipitali amun kiolelen asikotoreton yon kowe sipitali koboswon bilit noton nekotoliponi. Makat chitukul en emetab Kenya kisirgee en kipagengeit niton inyumyume bilitab sipitali asikopit kotoret ichek yon kaba sipitalishek cheterteren en emoniton bo Kenya sikinya ak koboshi icheket bilit noton nekotoliponi. Ko ngunon kotinye keljinoik chechang en mengikab Kenya niton nii amun Koraa koliponi rabishek chetuten en kila arawa sikopit inyorchigee boishonik chuton sikopit konyumyumun bilit nenguny.